Magi e intanet ma sirikandwa tiyogo. Mokwongo, fibre optic internet. Mar ariyo, mobile broadband. Mae emoting'o three g, four g, gi five g. Mar adek, en fixed wireless access. Mar ang'wen, en satellite internet. Mar abich, en public and private government network(intranet). Ber mar inanet en kaka. Achiel, gichiwo yor loso e migepe mopogore opogore maok weche olandore oko. Ariyo, weche chopo ne migepe piyopiyo mamiyo tije bedo mayot timo. Mar adek, omiyo chenro mar manyo, lero kendo kano weche bedo mayot. Mar ang'wen, okonyo e chenro mag sirikal kaka eCitizen kod huduma kenya tiyo maber. Mar abich, omiyo ji te manie bombe kata e gwenge nyalo yudo chenro ma sirikal olosonegi maonge ng'ikruok.